Ka ng'ama wendo odhi e osiptal mapok nodhiyega todwaro neno laktach nyithindo, onyalo penjo soja e gate kata joma tiyo eiye kanyo, moneno korwako law tich mondo oler negi kama ichako godo e thieth, nyaka ochop e laktar…

Anyalo lerone e yo makare ber mar gik ma auso kendo anyise ni ranginy gi ni malo to kaka en gikma nitie e offer, ka ongiew achiel to angadone pesa moro matin e wiye

Maen mana gima konyo skunde mapod tio gi kompyuta, ka gidwaoro dira ne skunde moko kata ne jonywol kata ne mana nyithi skulno to gini konyo gi, ginyalo oro dira mang'eny dichiel maokni koro gidwaoro dira matin tin ne mondo oketh saa. Gioraora dira mang'eny ne jogo tee dichiel.

Eh kise fumone SHA ni, to brokonyi. Newach kija naythi samoro ing'eni two ok gima jii chano, bira bira e seche n samoramora two bira bira. Koro ka ija nyathi to nyathi two kata in itwo gini brokonyi ne wach ibrodhie suptal mora mora seche go to ibro thiedhi tokibogolo gimora mora. Ibro thiedhi nono maonge chudo newach nise fumo ne SHA.

An awuon adhiga e osuptal dichiel ka dichiel e dwe, katero nyathina matin e klinik. To an kopogore gi nyathina katero e klinik, nadhi e osuptal dweche abiryo mane okadho kane adhi e klinik mara owuon, mane agame remo.

Tijni oselokore bang' kinde e alwora wa. Ka tinde ji mang'eny tiyo gi yor mbui e chudo kata ka gitimo gik moko kaka oro pesa, golo pesa kata kata yor madhi e bank. Koro kar dhi e bank to gitimo gino e simbgi e mbui. Mano miyo yot, mano miyo gi yot.